Amitwogik choton che chulotin ak choton che uen chebo kiagik, terchinet ko ni. Choton cheuen ko chenyee kiagik yon ame anan che aa cheyoche koboisien kimnatet teta yon ame anan yon ame amitwogichuto. Mau amitwogik chekinyoru che mau amitwogik chechulotin. Amitwogik che chulotin ko che yee teta kou beek. mitwogik che maboisie kimnatet aa kwam teta. Amitwogik che choton koraisi en teta moboisien kimnatet neo kot mising, mau amitwogik che uen che yoche koboisien teta kimnatet asikonyi asikolugui. Amitwogik che chulotin ko cheu molases, alak ko cheu beek, alak ko cheu chumbik che kakichul. Ko amitwogik che uen ko cheu chengek, marurek ak suswek.

Aa sikai kekonye mosongik kokongio ana kosoiyo komakibutyi teta, ko angamun ingwam teta mosongik che aa mosoiyo ana chemakongiotin ii, aa komuche kowech teta moet. Ngot kwam che chang teta komuche kowech teta moet amun takongorngor. Ago che ngorngor koigere ile aa yoe teta mara koba moet ana yoe teta mara kotil cheo. Alakini che kongiotin ko kikoyomyo, maweche teta moet, mau chetoma kokongio ana chetomo kotar beek en ketikwak.

Amitwogik Che Tam keboen kiagik en koroni choton cheu suswek ak cheu marurek choton ko toreti tuga kiboyoso ako igochin tuga kosobcho ak igochin tuga kimnatet nebo kostoenge mianwogik anan konya mianwogik en bortab teta Che miten bortab teta ago kora kotoreti en ngalekab production anan keetab chego anan tesei chego tuga angoam amitwogichoto choton cheu chengek anibutyi chengek nekit konyil oeng en betut kotesei chego Che kigeei ako kora koyoe teta ko tililit Makatet ab teta ak kotililt teta ak kogimit kora ak kogoin kora komat konam kerbesik ako igochin kora teta kasetab bek noton ko konorjin

so Temik koribe kimnatet ab omitwogik ab kiagik kotesyin icheget yuguk cheu sunflowe anan tesyin icheget tuguk cheu omena, che choton kogochin kimnatet bortab ingokyet ako igojin kora kobargen borto ak miondo anan imuche kotes immune system nebo tata anan nebo ingokyet, ako kora komi kerichek chegikochin kou ngogenik komi kerichot nekitestesjin beek, noton neigindechi beek ii kobokobire mionwogik ak kosto mionwogik tugul chemi bortab ingokyet, kit neu teta komi kerichek anan chumbik chekitestechin omitwogik cheterter kou chengeek anan kou marurek chekaking'aa, ko ingetestechi ak kwam teta koribe anan kotoreti teta kotese kwo barak immune system nebo teta anan tese kwo barak kimnotet ab kobargen ak mionwogik kimnotet ab teta.

Akenge eng ortunwek choto chekisipi asikerip kiptai nepo chito eng sipitalishek ap Kenya ko yakaimian chito ko kishughulikonjini inendet anan kiyone or aketukul kinya chichiton saishek chikaitunen anan saishek chimatian kongetke ka ngoit asikopit kekerei kele Kasich taretet neapu noto dakitariek akopit kinya inendet akeposhi inendet atko ko ngwonindo anan koposhin inendet ngotko ka maat eng porto ako kora kikoal serikali karishek choton cheruoen piik kopa sipitalishek choto kekuren ambulance choto ko ruoe tinyei chomchinet icheket korwai kosir karishek iko noto ko sikotoret kisor sopet ap anai kiptai nepo kipkosopei

Kot noton nebo kabarastaet ne naat en Ole abunu ko terter miten ne kekuren citizen noton ko konu logoiwek Che kororon kot mising ak komiten ak komiten kora ne kekuren radio maisha noton ne kasei bik kora logoiwek ako kosei bik chechang ago miten kora age ne kekuren Kass fm ago komiten age kora ne kekuren emoo fm ak komii kora age ne kekuren NTV ak citizen tv choton ko nootin kot mising en kabarastautikab logoiwek en Ole abunu noton ngeboisien bik konai kole ne ne tesetai anan logoiwek achon Che tesetai en emet en nguni ago tinye saisiek Che terter Che kiborostoen en logoiwek ab emet

Apuote kole kikokilkei serikali komwaita akopo ng'alek ap kamanut nepo mieindo eng soet ak tos en noton kikere kele kikokilgei serikali korip kamanut anan mieindo en soet kou icheket kotinyei komosta neripei ng'alek ap soet ripe mieindo ap soet en emet akokikokoch icheket karik chemuche koripen icheket soket ap emoni nyo po Kenya ako kora kesire kila kenyit ripik ap soet yani kisirek piik cheyoei kasit korip soet

Temisiet ap rututik temisiet ap mashinishek eng rututik kotoreti eng tukuk chechang kot mising netai kotoreti kemin minutik en saishek che tuten kora kotoreti koraisishoni anan konyumnyume boishet nepo minset minet ap tukuk kou bandek anan ko ng'endek ako kora kotoreti eng' putishet amun ripei saishek choton chekiputishen

Bomit noton nekisiochei ko raisi olekipoishitoi roisi olekipoishitoi bominoton amun kindoi kerchek yekakinde kerchek kishach eng batai ako yekeishach eng batai imuche ibiit oleo anan imuche itaen kasit neo kot mising imuchei ibiten kot tuka ako kora imuche ibiten kot nguek kora kimuchei kebiten pandek ako raisi en boishet mau non ingo nekisupi neyoche siipoti teret ak pumbit ako kora koyoche kityo chito akenge neisioche mamoche biik chechang

Elekiriptoi mashinishek asikobois komie en mbaret ko netai koyochei kiunei yoche kiunei mashinishek choton kotililekitu ako kora koyochei kakiun kiilen oil tuguk cheu mukomboik tuguk cheu pangok ko mashinishek cheu terekta koyochei kemwete akende mwanik kindechi mwanik chikayamke akiwolchin oil anan kiripchin oil amatuikitu saidi kiripchin oil akewolchi kotienkei ak kasit nekokoyai ako yochei kora kelitei mokomboik choto chebo mashinishek akerip kewolchi mukomboik akewolchi tuguk chechang kou plakinik

Angenge en kewelutikab moshinit ko kou momuche koyay ichegen kazit yoche komii kipkosobee asi koget anan konam akoboishen moshinit noton kouu ile nyoluu magoi kong'et moshinit ak konam kotemis inegen moshinit ii koyoche komii chito netonochin anan chito ne toreti anan chito ne boishen nekete asi kong'et komarus inat anan komangem minutik choton chemii imbaret ako koraa komiten ole moite kouu motemishe anan moboishe en elechang' tulonok

Moshinishek che kiboishen en koroni ko moshinishek che uu terekta moshinishek choton che uu terekta ko angenge en ole kiribtoo ko yoche kewolji oil kotiengee banda ne kokwo anan kotiengee kit noton ne naat ko mileage ako koraa ko miten le ngoit koyoche kewolji mungungoik yoche kewolji mungungoik ako koraa koyoche aa kewolji aa tuguk che beguu kouu mokomboik choton amun ngelit kobenguu en munda nematyan.

Moshinishek choton che kiboishen kot missing' en imbar ii ko ele kiripto moshinishek choton ko yoche kelite, kilite moshinishek choton ii kouu mokomboik koyoche kelit ii ako koraa koyoche kiun mokomboik choton chebo terekta ye kakelit ii koyoche kiun ye kokiun kiile anan kerogyin oil si yon motemis ii ko mat konam kutu ko koraa koyoche keribot mat ketemen koik amun aa ngetemen koik ii ko boree mokomboik choton ii anan mundui

Kaikai keboishen mashinit kekeen cheko kosir eut amun mashinit koker cheko anan Kee tuga kochokchin ama ng'etei mau chito neboishen nguvut kot mising ko kei chego Ako chito ko ng'etei koe kakonget koma kee chego tugul ko mashinit ko kee chego tugul amun maboishen kimnotet neu nebo chito ana neu nebo kipkosopei ako kora ko ripe kinaik ap tuga amun masilei matinyei siok mashinit komasilei kinaik ap teta ko noton koripe kora tililindo kot mising amun manome simdo mashinit noto

Agoigoi tiletab buteek ab kechirek keboisien mashinit amun mashinit ii ko tile buteek kogergeit tugul motuche oldaege koechegitu ago motuche, mobokoktoi checheng' kora en oldaage, ako kora ng'eboisien mashinit kotoreti ng'alek ab tililindo, toreti ng'alekab ribet ab sait anan konu nyumnyumindo kot missing ketil buteek ab artok chechang' amun chokchinokse kasit yomi mashinit.

Netai neyoe anan nekirindoi komokinyor boishet ap soet eng mieindo eng biik ap resop ko mamiten tomo koit network anan tomo koit tomo kokaranit ng'alek ap simoit anan ng'alek ap boishet ap soet eng biik ap resop ako kora ko chang biik chematinyei simoshek anan chimaimuche koitchi boishet ap soet kou simoit noton nikiboishen kikoitoi toretet

Boishet ap musongnotet nepo kasari eng konyoiset ap biik eng sipitalishek ko konyumnyum tukuk che chang kot mising ko konyumnyum tukuk cheu kelil ana ke keer kiit neu kowet nekail kopun choton chekikuren x-ray ako kora kimuchei keker kiit neu puonik kopun notok kora kiit nekikuren x-ray ake kora imuche chito inyoru toretet eng nyumnyumindo ngeboishen musongnotet ap kasari ako kinyoru kanyaindet kora kobun musongnotet ap kasari kopun tukuk cheu whatsup anan ko Facebook anan ko TikTok

Agenge eng mashinishek chekibaisien kebut ak kekonor nganuk ko mashinishek cheu terekta, terekta ko tinyei mashinit noton nekimuchen kebuten nganuk ako kora kemuche mashinit noton komuchei korongchi nganuk choto kinuok ak koibot kotor konyi yekakonyi koip konyo taban akinem mapuko noton akeip kwo store ako kora ko nyumnyume kasit amun konori kuniok chechang akoputei nganuk en saishek chetuten

Eh miten kanyaik ap kipka anan kanyaik ap poishek eng' kokwenyun, chotok konyai mianwagik che terter cheu miondoap teget anan ko miondonap korista anan ko mianwagik alak tugul konyai kopun kerichek chotok chepo kipka, Kerichek che kiputen ketik, kerichek che kinyoru eng' nosnoshek ako agenge en ortinwek ap kanyaiset komuchi kewal chito anan komuchi kinaga kerichechoton

Tukuuk alak cheboishe temik ko burken pandek kwai anan ko tuguk anan ko minutik chikakipute koboisie asista, asista konyoe anan burkeen akoyamse minutik chikakiputei ako kora kepoishen asista kiyamse pandek sikopit kopur anan kotar betushek chechang anan simayachekitu karon kakinde kuniok ako kora kotoreti eng' ng'alek ap kepir pandek kopirokisho anan kenga pandek keistoen masakwek

Walet ap emet ko mi eng ortinwek che chang kot mising kimuchei kewal emet mising kopun somanet, somanet noton netoreti walet ap emet en tukuk chechang amun yeka somonso biik komuchei kosich kasishek yekakosich icheket kasishek koboisie ropisiek kwai kotee bandaptai nebo emenywan kou iname icheket kolipan aisirut yikakelipan aisirut ki aisirunoton kowendi kopokotoreti serikalit en tukuk chechang kou kotekee kilasishek chesomonee laak igere ile kakotes bandaptai ako kora kimuchei koboisien ropinik chekapo aisirut kochopen ortinwek

Ele amuoitoi atindoniot neanyiny akopo amining amuche anamen ale amuoe atindoniot kole chito ehe amwa ale nee atindoninioni anan ne tos tinyei atindiondoni biik ata choton chetesetai chetinyei role play ana chetinyei kiit neyoche kiyoe ako kora amwa ale pone atindiononi amuoe

Tienwokik choton chebo kapkokoyo ko kitoret tuguk chechang' kot missing' netaa ko kitoret kibangenge ab biik koburjin en kibangenge ko ee koyomisi kiburjin en kibangenge ak keyay kazit keyonjin kazit ak kemengyin en ngaliet niton ko toreti yetunetab otepto ne kararan en emet ak biik choton che menye emoni niton ak koraa ko toreti en kasari koyomise logok che mengechen en kasari akobo tuguk chechang' kouu tekisto ak kemengyin en kaliet

Netai ko konu kerichek serkalit chebo tuletab moet kora koyamis bik koun eunekwak korib tililindo niton ko toreti bik kokirinda bendietap moet kora kotoreti anan iyamisi serkali kiun tuguk Che kiame Anan kerib tililindo en tuguk Che kiame ak koyoo tuguk kora koruryo komie noton koribe anan istoi bendietap moet

Kitoret bik nambetab chokyinet en betusiek ab covid 19 ko kinyor chito ne mioni ko kin ibirte kwo nambainato nebo chokyinet noton covid 19 ii kerwou anan kiyogu karisiek choton Che nyo komutin en chokyinet ak kiyok bik kora Che bimonote bik koswa angot komi dalili nebo covid 19 niton ko toreti komat ko sambasanda anan mat konam bik chechang mionitok notok si korib anan kobos retit anan meosiek en emet

Agenge en kaimutik Che kinyor bikab boisietab chokyinet en resop oleu kaimutik chebo emet ko cheu maimuche koib koba koker anan kobakomwa kit ne tesetai en komasato ago kora yon tinye kaimutik emet kou chemarget ko maimuchi komwa koit bikap chokyinet kou takitariek koba konyoiso en oloto amun imuch kengem icheget anan Imuch kiumisan bikap boror choton Che yae chemarget ago kora ko yomokosyindos bik ii ko maimuch kiyokto ako maimuche konyor toretet en chokyinet.

Olon ko ki tuiyo emet kominginit ii en atebtab emet kotoreti en tuguk chechang' netai ko nyoru icheget toretet en chokyinet ako kora ko ribokse tuguk chechang' kou kalyet olon kakiyumji oldo agenge Anan ko oloon ko kiyumji bik emet en kokwet ko toreti en bandap tai amun bik chebo komosta koyoe kasit ako kora yekikogon rabinik serkali kobwa kokwet kotogu Ole kiboisioto rabinichato amun kakichpei emet kominginit kot mising'.

Iman kaker kole somani lakwet nyu eng sukul ako angomiten oleimeche ketoretito anan ngotkomiten ne yachei kia ake tugul imwowon asikopit ager oleamuche atoretok ak ane akopit kora kosir lakwenyu ako kora amache awekchi kongoi mwalimu noton nepo lakwani amun inye mwalimu ko koitoret lakwani kosir akomochei kora apongezan lakwani eng kasit ana eng siret nikasir inendet

Moet noton ne kakilal kotore wikisiek aeng' asi kosob anan kosir al tuguk Che yae komasib komasib komisib kosob moet nebo olekakilal ii ko Yamat kirib tilindap moet anan yon mo kirib Ole kakiundo moet asi kochut chapuk ko niton kobose Ole sopto moet ii ako kora yon mo kiboisien kerichek komasib kosobe moet yoche keboisien kerichek choton Che kagoon takitari.

En Ole kimukta ketar biretabge nemii kaunti noton nebo Garissaa kimuche ketilchhi bik mbarenik asikobit komoigik noton kit nebirchin ge bik ako kora kimut asikarik chechang' koba olinto aisikorib kalyet ako kora kimuche kiboketobot ak bichoton ak ibo kengololchi kemwoi kororonindap kalyet anan kemwochi tuguk Che tesetai yon miten kalyet emet anan yon mengchindos bik ii en kalyet ko ne tuguk Che tesetai Che kororon

Yon atinye taabu nepo simoit nyu ana ko yo mamiten network amuche amis simoit akanam noton kowekun network anan noton komuuch kowek network nebo simoit amuche kora anam simoit akayot kwo parakyat ndamana konam network anan awe yetoror kidogo sikopit kotakap konam network simoit ko kora yemanam network amuche apakaach simoit kotor konam network yekakonam network ayay kiit nekamache ayay.